Gima biro e pacha en ni, kony ne nyithi kiye, yudo kony maa oko kuom wazunge mondo orit nyithi kiye mae piny kae. Kendo kaka weche gi mag somo yudo ne gi family manyien ma ginyalo dak go e yoo makare irito gi kendo miyo gi thieth makare.